Kũgĩa na ngwatanĩro na arĩa mũrarutithania wĩra nao, na kũhe mweke acio angĩ magatega ihinda rĩao, makarĩkia inyuĩ mũgacokererwo gweterera thamaki ciciarane na kũheyo irio cia kũigana, hĩndĩ, iria ciagĩrĩire hĩndĩ o hĩndĩ.

Rĩa mbere gũĩthambĩra, ndarĩ kĩrathi gĩa gatandatũ, ndaingĩra maĩ-inĩ tondũ ndiowĩ gũĩtubĩra, ndambire ngĩnyua maĩ, ngĩambia kũrikĩra na rungu wa maĩ, ũrĩa twarĩ nake ona, akĩnyita guoko akĩngucia ngiuma, ngĩambia kũhihinywo nda ngĩtahĩka maĩ, kuma hĩndĩ ĩyo ngĩtigĩra ũndũ ũcio, twainũka ngĩakĩrio mwaki nĩ ũrĩa ndahehete.